Aa keisaidia ministry enkiremore laramatak laramatak loonkishu asihoo endaa naaitayutuo toolchambai lenye tenepuo akesisho keitayu in riaa natii olchamba aisho inkishu meinosa peetumoki aatoponai kule nitobir sii barabarani pee tumoki aiko aitaa kule enye peebaya tesaa naishiaa .

Ketoni emurua tenebonepuo ayiaya sirkali mishoru sikarini loonguesi peepuonu aarip inguesin arashuu ipotu sikarini loonguesi peepuonu aadumu Nena ngusin Aya olale loo ngusin aapuo aikenoo peemitoki aisumpuarisho too nkangingitie amuu kegol naa teniaku kepuonu too nkewar aisumpuarisho neeku enaikash epununi Aya nepuoi aikenoo peyie mintoki naa apuonu aimpuarisho

Keramati inkera oleng aalang inkineji amu ore inkera naa keeta imoyiaritin naidim aaibung'a alang inkineji ore inkineji naa imoyiaritin are ake naa tenkata olari eeibung ore inkera naa keibung imoyiaritin toonkatitin pookin ore tenelotu enkijape neibung imoyiaritin ore tenkata enkolong neton ake eidim aibung'a neeku ore inkera nemeidim ninche aatotoni eitu eramati oleng.

Ore tenanu naa karama naaji ele sinkiri oji tilapia ,amu kelelek tilapia entumoto naa keleleku sii bei tenkata niloainyiangu alang cut fish yiolo cut fish nemeinyiangu iltunganak kumok ore tilapia naa keinyiang'u iltunganak kumo aanya enaa endaa ore sii tilapia ore olchoni lenye naa itumie ake enaa embantage naenieki ewueji nikinasa enkina.

Iyiolo inyamalitin natii naa endaa, eti sii imuyiaritin, ormanyarra lemenyor ising'ir tenebo we wuoji nimirie, nena nyamalitin ong'wan naati. Ore enekinko pee kimbooyo ene ndaa ore eton itu iyau lelo sinkirr linono, ning'oru endaa niyolo aju kidim aitotio lelo sinkirr linono. Ore eniare, ore eton ituinyang'u lelo sinkirr linono ning'as aiakikisha ajo inoto osokoni liindim atimirie tenkata niyeu nimir naa kepuo lelo sinkir linono esidai. Ore ene uni naa ing'uraki lelo sinkirr linono ormanyarra sidai o nkare sidai naidim atotoni tiatua eton itu eye. Ore ene onkuan, naa imoyiaritin a ore taa imoyiaritin naa ing'uraki olchani asioki tenining' ajo ketii emoyian natupukuo peyie itumoki aiboi ina moyian.

Ore eneiko encheriaani esirkali peelimu bei oosinkir keng'as aapuo ewueji namirieki lelo singir tenaa kisumu nepuo aing'uraa tenaa keton etumotu isinkir tenaa meekure etumoyu ,tenaa kumok isinkir neitadouni bei oosinkir tenaa kuti isinkir neponu aalimu ajo meekure etumoyu isinkir neilepieki bei oosinkir amu meekure etumoyu esinkir.

Ore eneikoni pee eiboori eramatare oosinkir naaa keibukori enkare toosilankeni peyie meitoki enkare ashuma peyie mejing isinkir ore eniare naa kedung'i ireyiata peyie eeku meetai enkare nagira aruko amu meitoki naa isinkir inakata aapuo amu mitoki aaku kumok amu mitoki aata enkare nagira aruko nibukori enkare pooki metaa metii enkare aiwueji.

Ore enkop. egarisa naa orpukel kelakwa ildukai nelekwa poki toki amu eton aarpukel ina kop eton eitu eeku duo taon sapuk neeku ore elaata naatai naa enoonkaik amu mitumoki naa atipikia impisai esimu amu kelakwa ildukai nemetii imbenkii naataaana nindiim atipika impisai kelakwa pookin neeku kibidi intumia elaata oonkaik amu ninye naa natumoyu pooki kata.

Yiolo eneiko irpayiani peyie etumoki ailepie esiai enye aitalang'a irpolosien naa keng'as aatumo tenebo peyie etumoki aitudupai naboisho tenebo netumo iloomuruan naapasha inakata taa peetumoki aanoto naboisho teina siaai pooki nagiraa aas amu inakata etumoki esiai enye ashomo kulie polosien.

Keibelekenya tenidung ilo malenke nintayu nena pepai naatii atua nitoki aloaun tolchamba peitoki aabulu naa indiim siii atudumu ilo malenke nilo amir amu keyiarakini inkera kutitik.

Ore ena keibelekenya tenilo akiny indiim ateyiara apik endaa naa ore sii peeta oltung'ani oloirobi indiim aidongo niwok tenkare nairowua peeibooyo emoyian oloirobi.

Ore ena siai oo kuna kuashen naamelok idim ai chemsha nidim sii atapejo. Amu ore tenipej kemelok kemelok oleng tenipeny alang tenintokitokie amu keeta esukari sapuk. Naa ketii iltung`anak oonyor epejo alang`u itokitokieki.

Keisaaidia enabaye ele kikwa amu kedung'i nepuoi neitauni sukari naa ore aitoki keisaidia orkikwa teninyia peitagol ilala linonok metaa kegoli ,eeh.

Ore enatoki, enikoni tenitobiri ing'asa, ing'asa aituku, nintau inashoni pookin eboo, ore ake piidip aitau inashoni pookin eboo, idim ta atudung'o, ninya oltung'ani atua. Kake minya ena shoni eboo naata irkiku.

Ore embae natoning'o tenkarake ena bae, naa ore tenkutuk ang' olmaasai, menyorr ilmaasai kumok isinkirr. Kedol ninche anaa ore isinkirr naa endaa oljaluo mee enoolmaasai. Kake ore tooltung'anak oidipa ainosa, iltung'anak letaata oidipa ainosa, neyiolou ajo mee endaa oljaluo naa endaa sidai oleng'.

ore embae edukuya niyieu niyiolou pitumoki ataasa ena siai naa lazima pingas ayiolou ewuei nitii tenaa ore ewuei nitii iyie kis ketii enchan ashuaa enterit sidai naidim aitubulu kuna tokitin metaa tiniun naa kebulu aitobiraki pitumoki atuuno . ina embae edukuya.